Aneno ka nyako ni oting'o ich . Mabiro e pacha en ni nyathi ochiegni nyuol kae niwach ka ng'ato yach to odhi nyuolo nyathi. Nyathi nyalo bet wuoyi kata nyako. Bang' ka nyathini osenyuol, namba mar jogi dhi medore koro gidhi bet jii adek ma kendo dhi medogi mor e familia ni, ka wuon nyathi be dhi bedo mamor kabisa.

Ok ahero tijni nikech mokwongo, iwuotho kuonde maboyo mikia chal mar gweng'no ka iwuotho e dala ka dala ka ipuonjo ji e yore moripo gidag. Jomoko nya yie gi puonjoni to jomoko be nya tamre gi puonjoni. Jomotamre go miyo tiji bet matek niwach samoro ichuli kaluwre gi tich mitimo.